Kore enabae naa kera enetipat oleng nisulaki duo tenkishui oltung'ani. Amu, kore tenias enabae enaake akuet, naa iltung'anak kumok otum isiaitin tenkaraki enabae. Kore si enkae, kore tenias enabae enaake akuet, naa kiteneneng' osesen loltung'ani. Nitoki si enasiai aku kera enetipat amu, kelo oltung'ani nkwapi napaasha, arashu nkwapi nalakwa ala akuet, neyiolou ninye nkulie kwapi oshiake neitu ebaya ninye. Na ina padol nanu ajo kenetipat enasiai tenias anaake anaake. Amu kesidai si teninteneneng' osesen lino eton ira oti.

Kore entokii nalotuu ndamunot aineen tanadol ena naa kadol ajoo ketii ene endaa, naa kore etii ene ndaa nadol sii eng'otei kumook egira aboloo piituum mpisai tinimiir ena ndaa. Neitodolu sii ena ajoo ketii eng'otei kumook esiai ene ng'oji. Kore sii enkaai kore etii ena ndaa ene arashu nenia utoei esiai naa keyau, keyau eimataa o ltung'ana to nkitii ekila nkolong' amu keaku ketii ltung'ani esiai teneboo sii ketuum endaa enchee enaake tenebo ompishai.

Kore entoki nalotu indamunot ainei, tenadol ena naa, inkera naati enkisoma tenebo o ng'otonye lenye. Negira ng'otonye aisom kuna kera tena kitabu, neitodolu ajo mee sukuul etii kuna kera, enkaji enye etii niche aisomare, negira ngotonye aitodol ninche intokitin napaasha.

Kore tene wueji netii encheta ositima, naa kore enaa sheta ositima, naa ninye naibung'ita kulo sitimani aa kumok, pee oro tene wueeji aapuo iwuetin napaashaa. Neitodolu ajo kore tene keibung'a enkima ena sheta ositima neitoki aibung' kuna wayai naaya ositima iwuejitin napaasha. Kore ena neyau enyamali sapuk amu eibung' nena wuejitin pookin enkima teneitu eiboori asioki.

Kore enabae naa emashini naitukieki enkaji. Arashu enkaji natii orkapet. Na kitumia ena mashini ositima, pee itum aitukie ina toki. Kake mera ake duo nkajijik pookin eitukieki ena mashini. Inkajijik ake natii ilo carpet abori. Ninche ake itukieki ena mashini. Nemees sii ina mashini esiai metii ositima. Ninye itumia petum ataasishore.

Kore sababu ai paa manyoor ena bayi ena, kore ne dukuya manyoor ena soum naa kore pee manyoor keeta esia sapuk tenebo sii kenyaa mautii pookin. Kekumook lchafui kumook lonyaa ana soum neitokii sii aaku keeta esia sapuk tenebau enkataa enkisujaare. Neeta sii olkelele sapuk oleng'. Naa nia ntokii pee manyoor nanu ena soum.

Kesidai tenepiki iltaai sapukin olbaribara. amu kibooyo , kibooyo ajalitin tolbaribara. naa kepik eripito sapuk olbaribara tooltunganak. ata ebaiki tooltunganak ooreuta Nens arin. neitoki sii aku ore nena arin ninche itumia iltunganak, pee edol ewueji neimitita ilo baribabara. ina pee esidai empikata olatai ilbarinarani.

Ore mbaat owuejitin nanyor enkongu tekenya na iyiolo na ore enedukuya na laikipia irpejeta amuore pilo enewueji idol impukunot kumok ongwesi teneba si nitumore lashumba tenewueji ore enkae na nairobi musiam ore tenilo inewueji naidil mpukunot kumok olasur lotii enkop olotii rikiek ore enkae wueji na Baringo

Kore iwuejitin arashu isukukuuni naishoorio izawadini naa kuna, kanisa, ore tene naa kinchori izawadi tosirua le enkiyama, itaasa sii kikanisa arashu sii itaasa anaa olkuak ashu olkereti lolmaasai. Neatai sii isukuuli, ore tenindip enkisoma ino naa kinchori izawadi ashu enkata nagira enkerai aigraduate, kiakini izawadini intoiwuo, ilchoreta. Neatai sii izawadini nekinchori tosirua lemuratare, tenipuku .